Aya nĩ ageni a kuma thĩ cia na nja. Na rĩngĩ nĩmatukanĩte na, ageni a gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Mokĩte haha gũtukana na rũrĩrĩ rwa Maathai. Andũ a rũrĩrĩ rwa Maathai, nĩmoĩkaine na gũtũria ũndũire wao. Hamwe na ũguo, nĩmekĩraga nguo cia ũndũire wao o mũthenya o mũthenya. Ningĩ nĩmaigaga, ngombe nyingĩ iria mathiaga kũndũ na kũndũ, makĩirĩithagia. Ningĩ nĩmoĩkaine na ũhoro wao wa kũina, rĩrĩa matua kũina, nĩmarũgaga naigũrũ

No ũrie andũ arĩa me thitoo-inĩ ĩyo mũrũgamĩrĩri wa agũri nĩũrĩkũ, na wone mũgũrũgamĩrĩri ũcio wa agũri keheriinĩ, ũmũtarĩrie atĩ kĩndũ kĩa mũthemba ũrĩa ũgwethaga ndũrakĩona, nake mũrũgamĩrĩri ũyũ wa agũri no ahote gũgũteithia na kuona kĩndũ kĩrĩa ũretha.‎ Mũrũgamĩrĩri ũyũ no agũtware harĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ kana atũme mũndũ ũngĩ agũtware nĩguo wone harĩa kĩigĩtwo na wone kĩndũ kĩrĩa ũgwethaga.

No ũhũre thimũ kũrĩ mũrũgamĩrĩri wa agũri wa intaneti ĩrĩa ũretha na ũmũmenyithie atĩ network ndĩrakinya gĩgigo-inĩ kĩanyu, mũrũgamĩrĩri ũyũ wa agũri nĩwe ũkũhota gũgũteithia na ũrĩa ũngĩka nĩguo ũgĩe na network rĩngĩ nĩ thimũ yaku ĩtaroya network wega no angĩkorwo nĩ mĩtambo yao ĩna thĩna mũrũgamĩrĩri ũyũ wa agũri nĩ ena rũtha wa gũtũma arĩa mandĩkĩtwo mathiĩ mathondeke network gĩcigo-inĩ kĩanyu.

Thiaga thibitarĩ riita rĩmwe harĩ mwaka, nĩguo ngarorũo magego,o na itarĩ na ruo kana itarĩ mũrwaru handũ hangĩ. No nginya thiĩ thibitarĩ nĩguo ndorũo magego, nĩguo one kana he na igego rĩngĩkorũo rĩenjekete o na akorũo ritiratuura. Kũngĩkorũo na igego rĩenjekete, nĩ njugaga thingwo,o na ningĩ ingĩkorũo na magego mateenjekete, nĩ nyendaga ndagĩtarĩ agaathambia magego mau. Ningĩ, nĩ nyendaga kũrigĩrĩria o mĩrimũ yothe ya magego.

Mũthemba ũyũ wa nyoni nĩũgemagia mũno mũciĩ, gĩtũmi nĩ tondũ, mũgarũ na nyoni iria ingĩ cigagũo mũciĩ ta ngũkũ, nyoni muthemba ũyũ nĩcihotaga kũmbũka, na cigakorũo na ũgemu mũingĩ mũno, rĩrĩa ciĩ mũciĩ wa mũndũ. Ningĩ, matumbĩ ma nyoni ici, nĩ marĩ goro mũno, tondũ, nĩmateithagia mwĩrĩ. Na ningĩ tondũ andũ aingĩ matigĩte nyoni ya mũthemba ũyũ, no ũhote kũendia matumbi ma nyoni ĩno na thogora wĩ igũrũ mũno.

Andũ a rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ kaingĩ mekĩraga nguo cia ũndũire, rĩrĩa kwĩ na ũndũ ta ũhiki, kana rũracio. Andũ nĩmekĩraga nguo cihanaine cioothe cia, ũndũire wa Gĩkũyũ, nĩguo kũririkana arĩa marĩ hau gabere gaitũ, na gũkenera, ũndũire witũ, o hamwe na kũruta ciana citũ na arĩa me thutha, ũhoro wa ũndũire witũ, na nĩkĩ twĩtĩyagĩra ũndũire-inĩ witũ.

Kũrĩithia ngũkũ nĩ gwa bata mũno thĩiniĩ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Matumbĩ nĩmo mateithagia, mwana mũnini akũre mwĩrĩ. Na ningĩ, matumbĩ nĩmatuĩkire njĩra njega ya andũ kũgĩa na mbeca, tondũ rĩrĩa warĩithia ngũkũ nyingĩ, nĩũhotaga gucokanĩrĩria matumbĩ maingĩ, no ũkamendia. Ningĩ, ngũkũ citirĩ wĩra mũingĩ, tondũ rĩrĩa wacihe irio, na wacihatĩra ciumba ciacio, itikoragũo na mawĩra maingĩ nĩũkũhota gũthiĩ kũruta wĩra ũngĩ.

Ici nĩ ngari cirathiĩ ũhiki, thĩiniĩ wa ũndũire wakwa wa mũgĩkũyũ ngari nĩ cigemagio cigĩthiĩ ũhiki nĩguo kuonania gĩkeno kĩnene na gũkũngũĩra kwa ũhiki ũyũ mũgeni. Ningĩ andũ nĩ makomboraga ngari makarutanĩra mbeca nĩguo magakuuo me hamwe magĩthiĩ ũhiki handũ ha mũndũ gũkinya ũhiki-inĩ ũcio na njĩra ciake. Ĩkoragwo ĩĩ njĩra ya gĩkeno mũno gũthiĩ mũtukanĩte na mũgĩkũngũagĩra ũhiki ũyũ.

Ndĩrona rũrũ ta arĩ rũrĩrĩ rwa maathai rũgomanĩte nĩ getha rũaranĩrie. Ningĩ ndĩrona ta me handũ mũgũnda-inĩ, kwoguo no ũkorũo me na ũndũ maraarĩrĩria wĩgiĩ mũgũnda. Kaingĩ andũ a rũrĩrĩ rwa maathai marĩithagia marĩ hamwe, kwoguo matĩgayanagia mĩgũnda, no rĩngĩ kũngĩkorũo kwĩ na ũndũ mũgeni, no marũrũngane na maaranĩrie ũhoro wĩgiĩ mũgũnda na kũrĩa gũkũrĩithio na kũrĩa gũtekũrĩithio, nĩguo ng'ombe ciao cĩiganie mahuti.

Rĩera rĩa rũgongo wa bũruri wa Kenya rĩkoragwo rĩhiũ mũno, koguo andũ matingĩhota kũrũta wĩra mathaa ma mũthenya na gũtũika ũguo andũ nĩmeyũmĩragia kĩroko rĩrĩa riũwa rĩtanaumĩra wega makaruta wĩra ningĩ magacoka nyũmba, ningĩ naguo hwaĩ-inĩ makaumĩra rĩngĩ makaruta wĩra kinya hwainĩ no tukũ, mawĩra marĩa mangĩrutĩka na nduma nĩmarutagwo no nĩũndũ wa riera kũhiũha mawĩra maingĩ nĩmakwamaga.

Kahũa gakũrũ gakoragũo na rangi mũtune, kana rangi mũirũ. Rĩrĩa gakũra biũ, ũthiaga mũgũnda na kĩondo, ũgatua ũgĩkĩraga kĩondo-inĩ, ningĩ ũgakaumĩria, ũgathiĩ ũgacagũra kahũa karĩa kena rangi mũtune, kau nĩko ũgũtũara gĩthĩi-inĩ. Kahũa karĩa kena rangi mũirũ, nĩgũkorũo gakoragũo gabuthĩte kana gagathũka, nako nĩgatũmagĩrũo na mawĩra mangĩ, kuoguo onako no ũkendie, okũu matũra-inĩ.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ ũtheremete mũno bũrũri-inĩ wa Kenya, makĩria gĩcigo kĩa Kitale na gatagatĩ wa bũrũri, kaingĩ arĩmi mahandaga mbembe ici mweri-inĩ wa ĩna, tondũ mweri wa ĩna nĩũkoragũo na mbũra nini, mbũra ĩno ĩihũgagia tĩĩri ũũ ati mũmera nĩ ũkũhota kũgucia maĩ kũma tĩĩri-inĩ no mbũra ĩno tinyingĩ ũndo ĩngĩhota gũthũkia mũmera wĩmũnini. Kwoguo arĩmi nĩmendekithĩtio kũhanda mĩmera ĩno mweri wa ĩna.

Ũhũri wa mbica nĩwĩingĩhĩte mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, kaingĩ anake anini arĩa mararĩkirie thukuru nĩmathiaga mataũni-inĩ kũrĩa kwĩna wĩingĩ wa andũ magĩthiĩ mawĩra na makiumĩra mawĩra, na makamahũra mbica. Mbica ici nĩcicokagio cigaikio nenda-inĩ cia mohoro. Nĩũndũ wa mbica ici gũkorwo ciĩ thaka mũno nĩcigucagĩrĩria mũingĩ wa andũ nao makerirĩria kũhũrwo mbica tacio, ũguo ũhũri wa mbica ũkongerereka.

Aya nĩ athuri erĩ a kũũma rũrĩrĩ rwa maathai. Mathiĩte handũ gĩthaka-inĩ nĩguo maaranĩrie. Kaingĩ andũ a rũrĩrĩ rwa maathai nĩ makoragũo na kahinda kega ka kũaranĩria rĩrĩa mathiĩ kũrĩithia mbũri na ng'ombe ciao. Andũ aingĩ a bũrũri wa Kenya na kinyagia thĩ cia na nja nĩ magucagĩrĩrio mũno nĩ ũndũire wa maathai. Makĩria nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wao.

Niĩ nĩndendete mũno kũĩrorera mũbira ũkĩhũrũo hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ thukuru. Mathukuru maingĩ ma kuuma gĩcigo-inĩ gĩakũa, nĩmarũrũnganaga kĩharo-inĩ kĩrĩa kĩnene, na magacindana. Nĩgũakoragũo na nyĩmbo, na ndaci, na kũrĩa na gũkenanĩra ningĩ thukuru ĩrĩa yacinda nĩyaheagũo gĩkombe, na ĩkagĩa igweta mũno thĩiniĩ wa gĩcigo kĩgima, tondũ nĩyo njorua ya mũbira.

Ũyũ nĩ mũirĩtu wa rũrĩrĩ rwa Maathai. Kaingĩ, andũ a rũrĩrĩ rwa Maathai mehumbaga nguo ndune, na mĩgathĩ mĩnene. Mĩgathĩ ĩno nĩyo methondekagĩra, nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ, mĩgathĩ ĩno nĩ ĩgĩte goro mũno thĩiniĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Tondũ ndũrĩrĩ ingĩ cia bũrũri wa Kenya, nĩmoerereire mĩgathĩ ĩno na makanjia kwĩhumba, kinyagia andũ a thĩ cia nanja rĩrĩa macera bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩmagũraga mĩgathĩ ĩno, na magateithia Maathai.

Kenya nĩ ĩgĩte ngumo mũno nĩũndũ wa mĩthako ya gũtengera. Kana nĩ mahenya ma hakuhĩ kana ma haraihu, atengeri a Kenya nĩo makoragũo makĩhota, nĩũndũ wa ũndũ ũyũ, atengeri a kuma mabũrũri mangĩ ma na nja, nĩmokaga bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩguo merute gũtengera hamwe na atengeri a Kenya. Miaka mĩnini mĩhĩtũku, mũtengeri wĩtagũo Kipchoge Keino, niwe ũrahotire mahenya ma thĩ ng'ima, na arahe Kenya ngumo nene mũno.

Thutha wa kũgetha mbembe rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, andũ makomboraga karagita gagoka gagacimba mũgũnda wĩ wothe, na inyuĩ mũkoya ithukĩ na mĩmera ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩtigarĩrĩire mũgũnda-inĩ, karagita kau nĩ gacokaga gagoka gakaragania tĩri, ũkaiganana mũgũnda wĩ wothe. Ningĩ nĩ gacokaga gakenja mĩkaro, ĩrĩa ĩgũĩkĩrwo mbembe iria mũkũhanda. Thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, ũtũmĩri wa karagita, nĩwahũthirie mũrĩmĩre wa mbembe na njĩra nene.

Hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakanĩte mũno thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa, njũĩ nĩiniaraga. Andũ makaaga kũndũ mangĩtaha maaĩ ma kũnyua na makũhe ng'ombe ciao. No ona kũrĩ o ũguo, thirikari nĩ ingagĩrĩra, ĩgooka na marori meihũire maaĩ, nao andũ magooka magataha maaĩ mau. Nĩ tũthiaga mĩtũngi itũ yothe, tũkaheo maaĩ tũkaihũria, nĩguo tũkona ma kũruga, ma gwĩthamba, ma kũnyua, ona ma kũhe mahiũ maitũ.

Haha thirikari nĩĩkĩrĩte ndũmĩrĩri ya kũnyita andũ ũgeni thĩ-inĩ wa gĩcigo kĩa Marsabit. Kaingĩ, thirikari nĩciĩkĩraga cionereria ta ici, kuonania atĩ, andũ nĩ maretĩĩra gĩcigo kĩao, gũkũ nĩ kũronekana atĩ nĩ gũthondeketwo bara wega mũno, itirĩ na marima rima. Gĩcigo gĩkĩ nĩ kĩũĩkaine na ũrĩithia wa ngómbe, na andũ aingĩ nĩ makoragwo na mũigana wa ng'ombe ta igana rĩmwe o mũndũ.

Mũmera ũyũ wa mĩraa, kaingĩ ũrĩmagwo gĩcigo-inĩ kĩa Meru. Ona gũtũĩka wendia wa mĩraa, ti mwĩtĩkĩrie thĩinĩ wa Kenya, andũ nĩ marĩmaga mũmera ũyũ na makendia thĩ cia na nja, o na kana makenderia andũ a gũkũ Kenya. Anake anini kaingĩ nĩ ũkoraga makĩũtanuka, na njiguaga atĩ wona wanjia kũũtũmĩra, nĩũkoragwo na ihinda iritũ mũno gũtigana na guo. Kaingĩ anake maũikagia mũhuko-inĩ, na magathiĩ na njĩra makĩũrĩaga.

Thĩnĩ wa gĩcigo gĩakwa, kaingĩ andũ nĩ mahandaga marenge mĩena-inĩ ya kũrĩa mahandĩte mbembe, koguo nĩ tondũ, magakorwo na kĩndũ mangĩria thutha wa mbembe iria mahandĩte, ciarĩkia gũthira. Ningĩ, marenge nĩ makoragwo na cama mũno, na nĩ mateithagia mwĩrĩ mũno na nĩ mega harĩ ciana ici nini. Ningĩ mahuti ma marenge, nĩ matũmagĩrwo ta nyeni, iria cirĩaga ngima. Wĩna mĩmera ĩno ĩrĩ, nĩũrĩhotaga gũcenjania irio iria ũrarĩa.

Thutha wa gũtinda tũkĩrĩma mũgũnda mũthenya wothe, hwai-inĩ, nĩ tũkohoraga mbembe ciganona, cia gũthiĩ kũhĩhia mbere ya tũrĩte irio. Twaumĩra mũgũnda, nĩ tũrũrũnganaga riko-inĩ, tũkahĩhia mbembe, tũgĩthekaga tũkĩaragia, na arata akwa, na arĩa tũciaranĩirwo nao. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, kũhĩhia mbembe gũkoragwo ũmwe wa kũhũrũka thutha wa wĩra mũritũ mũthenya wothe.

Ũyũ nĩ mũcemanio wa arimũ na arutwo na ũrekĩrwo thĩinĩ wa kĩrathi. Thĩiniĩ wa thukuru ũrĩa ndathomagĩra, mĩcemanio teno nĩyateithagia arutwo mũno, tondũ nĩ maheagwo kanya ga kũheana mawoni mao, makauga maũndũ marĩa mangĩenda macenjio thĩ-inĩ wa thukuru. Na ningĩ, nĩ moragio maũndũ marĩa mamahinyagĩrĩria thĩ-inĩ wa gĩthomo kĩao, nĩguo arutani mekĩre macenjio marĩa mangĩteithia arutwo acio.

Aya nĩ endia a thoko, marehete mĩmera ta biribiri, marigũ na minji, thĩiniĩ wa thoko, nĩguo cigũrwo, nao agũri marathiũrũrũka thĩ-inĩ wa thoko ĩno, makĩroraga harĩa hangĩkorwo hakĩendio kĩrĩa marenda kũgũra. Rĩrĩa ndathiĩ thoko kũgũra indo, nĩ ndoraga marigũ marĩa meruhĩte wega, nĩgetha ndĩmagũre. Na rĩrĩa ndatua kũgũra kĩndũ ta biribiri, nĩ ndoraga ĩrĩa ĩna ũigũ mũingĩ kuonania atĩ ndĩhohete.

Mĩmera ta mbembe na mboco, nĩbataraga maĩ manini nĩguo ĩkũre, rĩrĩa kwaura gabura kanini, mĩmera ĩno nĩhotaga kũgucia ũigũ ũrĩa wĩ tĩri-inĩ, na ĩkahota gũkũra na ũigũ ũcio wĩ mũtheri ũtegũbatara gũtinda ũkĩongererwo maĩ mangĩ. Rĩrĩa mbura yaingĩha, mĩmera no ĩbuthio nĩ maĩ mau, kana ĩkuo nĩ kĩguũ kĩa maĩ mau yage gũkũra. Koguo mbura nini nĩ ya bata harĩ mũno harĩ ũrĩmi o wothe.

No nyende kuona jiko ĩratũmĩra makara manini mũno mũno thĩiniĩ wa matukũ mokĩte. Gĩtumi nĩ tondũ, ũtũmĩri wa makara, ũbataraga gũtema mĩtĩ, na mĩtĩ, nĩyo ĩgucagia maĩ kuma nathĩ, magatuĩka mbura. Koguo gũtema mĩtĩ, nĩ gũthũkagia marĩa matũrigicĩirie. Andũ mangĩtema mĩtĩ mũno, gũtiriuraga, na andũ nĩ makũgĩa na ngaragu tondũ kwaga kura, mĩmera ndĩgũkũra.

Niĩ na arata akwa, twa koretwo twa amũkĩra maumĩrĩra ma kĩgeranio kĩnene kĩrĩa twekĩte. Nĩ twakeneta mũno, na tũgĩkũngũĩra mũno. Thutha ũcio nĩ twathire mũciĩ ũmwe wa mũrata witũ, na tũgĩikara handũ nja tũmundĩtie mwaki, na tũkĩaria nginya gũgĩkĩa. Tũtiaiguire heho ona hanini tondũ wa mwaki. Ũcio warĩ ũtũkũ wa magegania, na ũrĩa itakariganĩrwo, thĩiniĩ wa maica makwa mothe.

ĩno nĩ nyũmba ya gũkoma na nĩ theru mũno na ũrĩrĩ nĩ mware wega, na atarani maũgaga atĩrĩrĩ rĩria mũndũ ara ũrĩrĩ ũndũ wambere ũkera nĩahotaga gũthiĩ na mbere na mawĩra make akĩmarĩkagia no ũngega kũrĩkia kwara ũrĩrĩ ona mawĩra maya mangĩ wahota kũmatigĩra nũthũ. Ningĩ mwene nyũmba ĩno nĩaronekana ta athomaga ibuku, tondũ hena ibuku igũrũ wa ũrĩrĩ na atarani maugaga atĩ wathoma ibuku mbere ya ũkomete kĩrĩa wathoma nĩũririkanaga ũgĩũkĩra.

Wambaga kũrora kana mbembe nĩ ngũrũ biũ. Na ũmenyaga kana mbembe nĩ ngũrũ biũ, wona mahuti mayo maanjia kũũma. Mbembe yaku ĩngĩkorwo nĩ ngũrũ biũ, ũthiaga mũgũnda na ikũnia ũgakahũra mbembe ĩmwe kwa ĩmwe, ũgĩciikagia thĩiniĩ wa ikũnia rĩaku. Ũgathiĩ ũgaciiga handũ riũa-inĩ nĩgetha ciũme wega. Thutha ũcio, ũgacoka ũgaciũnũra nĩguo ciũme wega. Karagita nĩ gookaga gagathandũra mbembe ici, na imwe cigatwarwo gĩthĩi-inĩ, na iria ingĩ cikenderio andũ.

Ndarĩ na mĩaka mũgwanja na warĩ mũthenya wa gũkungũĩra rĩrĩa ndaciarirwo. Nĩ na arata akwa nĩtwatwariruo taũninĩ nĩgetha tũgacuhe. Rĩrĩa twanjirie gũcuha nĩtwaiguire guoya mũno no thutha wa gũthiũrũrũkio ta maita merĩ kana matatũ, guoya ũcio nĩ wathirire na tũkianjia gũkũngũĩra tũkenete mũno. Waarĩ mũthenya wa gĩkeno mũno na ũrĩa itakariganĩrwo thiinĩ wa ũnini wakwa. Maũndũ ma ciana ma gwikenia nĩ ma bata mũno harĩ ũgima wa meciria wa ciana.

Aya nĩ aruti a wĩra a nduka nene ya Naivas, na nĩ maragathĩrĩria indo iria marendia. Kaingĩ nduka ici nene nĩciathagĩrĩria kũgũra indo nyingĩ hamwe nĩguo ũkanyihĩrio thogora. Ino nĩ njĩra ĩmwe ya gũthing'ĩrĩria agũri magũre indo nyingĩ, handũ ha kũoya kĩndũ kĩmwe kuuma nduka ĩno na gũthiĩ kũgũra icio ingĩ kuuma nduka ingĩ. Mũico wa mweri, wona twarĩhwo, ona niĩ nĩ thiaga nduka ĩno ya Naivas, ngagũra indo kwa wũingĩ, ngeigĩra, tondũ thogora ũkoragwo ũnyihĩtio.

Nĩnyendete kũhũrwo mbica mũno na arata akwa. Mũthenya ũmwe twathiaga ũhiki wa mũrata wakwa, nĩtwaumire thĩinĩ wa ngari natũkĩrũgama handũ barabara-inĩ tũkĩhũrwo mbica, mbica ici twahũrĩirwo handũ barabara-inĩ ciarĩ cia mwanya mũno tondũ ciarĩ thaka na ngũrani na iria tũmenyerete kũhũrwo kaingĩ tũhũragĩrwo mbica thĩiniĩ wa nyũmba. No mbica ici twahũrĩirwo barabara-inĩ nĩciatũtĩithirie tũririkanage kũrĩa twathiaga ũhiki-inĩ ũcio

Aya nĩ atumia marakũngũĩra na rwĩmbo na kwĩinia. Mehotorete macuka njohero, na moete moko naigũrũ. Naguo mũingĩ, nĩũrũrũnganĩte ũkaanjia kũmeerorera. Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, ũndũ ta ũyũ ũhanikaga thutha wa maumĩrĩra ma gĩthurano. Rĩrĩa mũtongoria wa rũrĩrĩ rwanyu ahotana gĩthurano, andũ nĩ meyumĩragia, na makaanjia kũina makenete mũno. Magathiũrũrũka mataũni-inĩ mothe, makĩinaga.

Aya nĩ atongoria a kuma icigo ngũrani cia bururi wa Kenya. Kaingĩ, atongoria aya macemanagia nĩguo marĩrirĩrie ũthii wa nambere wa bũruri wa Kenya. Atongoria a kuma honge ngũrani ta rũhonge rwa gĩthomo kana rũhonge rwa maĩ nĩ macemanagia na mũtongoria wa bũrũri nĩgetha mamũmenyithie harĩa rũhonge rũu rũkinyĩtie maundũ. Micemanio ta ĩno nĩ ya bata mũno harĩ ũthii wa nambere wa bũruri mũgima.